Gima biro e pacha en us, ohala mar ringó. Kendo loso mar ringó nikech ma dhiang' ma ideyo, kendo ka ose deye, to ibiro tere, ibiro yangé, kendo koseyangé to ibiro tere e butcher, tiuso ne ji ringó. Kose en dhiang' ma iyangó mondo otigo ringó ne e sherehe kaka mar liel kata arus.